Maũndũ ma bata marĩa maroneka, haha nĩ atĩ nĩtũrona mĩtambo ya ũkinyanĩria, kaingĩ na kaingĩ ĩrĩa ĩhũthĩkaga kwaranĩria, gũtũmana, kwamũkĩra mbeca. Nĩtũrona kũrĩa hihi andũ mangĩthiĩ nĩndũ wa maũtaro ma kĩmbiacara, hihi maũndũ megiĩ gĩthomo na maũndũ ta mau.

Nĩgetha mũndũ atuĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere, no nginya akorwo ena thimũ. kĩndũ kĩna, ĩrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno. Wa kerĩ no nginya akorwo ena namba ĩrĩa rũhonge rũrũ rwa ũruti rwa magoti thĩinĩ wa Kenya rũheaga mũndũ, na wagatũ no nginya akorwo ena yo kwa kahinda ka mwaka ũmwe kana mwaka ũmwe na gũthiĩ nambere nĩgetha eke ũndũ ũcio.

Haha nĩtũrona mũthuri anyitĩtee ngerenwa, kana kĩndũ kĩrĩa ahetwo hihi nĩ mũtongoria waa mabengi thĩiniĩ waa mwaka ũcio wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya. Hihi akĩamũkĩra kĩheo gĩkĩ, thutha wa gũkorwo agĩka wega igũrũ wa arĩa angĩ.

Haha nĩtũrona mũndũ ũratarĩrio hihi ũtungata mũna, hihi wa gĩthirikari, kana wa mũndũ kĩũmbe. Tũrona nĩ mũirĩtu ũrĩa ũramũhe ũtungata ucio na ũrĩa ũramũkĩra nĩ mwanake. Hihi aragĩtarĩrio maũtungata matigaine megiĩ kĩndũ kĩu arakĩenda kũmenya ũhoro wakĩo.

Haha nĩtũronaa athuri erĩ manyitĩte ceki, na ceki ĩno nĩronekana ĩhetwo kũrĩ cukuru wa Nairobi. Nĩtũrona nĩ cukurũ ũhetwo ceki ya mirioni ithatũ hihi nĩũndũ wa gũteithĩrĩria mĩtaratara ĩigana ũna thĩiniĩ wa cukuru ũcio.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ nĩtũrona andũ mathiũrũrũkĩirie metha na mũndũ ũmwe wĩikarĩte thĩ hihi nĩ motaro aramahe, kana njĩra iria mekũhũthĩra nĩgetha gũĩka ũndũ ũcio, nĩtũrona mũndũ ũmwe nĩkwandĩka arandĩka hau, arĩa angĩ mamũrorete, hihi no gũkorwo nĩ wandĩkithania wa kura, hihi kana kũingĩra kĩama, kana gĩtatĩ, kwĩyandĩkithia bengi na maũndũ ta mau.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ waa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ nĩrũhotaga kũheana motaro ma kĩmbeca, kana ũrĩa mũndũ angĩgitĩra nĩũndũ wa ũtukũ mũru, kana hihi wĩigithia, kana hihi ũgũri naa wendia waa indo ta mĩgũnda na maũndũ ta mau.

Haha nĩtũronaa andũ mĩthemba ĩrĩ. Wambere nathĩ nĩo aingĩ nĩo arĩa maikarĩte thĩ, hihi acio nĩkwamũkĩra maramũkĩra motaaro kana nĩ kwĩrũo marerwo hihi ũndũ kana maũndũ magĩkoniĩ maundũ marĩa mara mamahutagia thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake. Na nĩtũrona mũthuri ũrĩa ũraria, hihi nĩkĩũria aroria kana nĩ kũmataara aramataara.

Ũndũ ũyũ hĩndĩ-ĩrĩa ndawona, nĩnyonaga mĩeke mĩingĩ ĩrĩa ĩngĩhota gũtũteithia ithuĩ tũrĩ Akenya kana andũ othe o kũrĩa marĩ, nĩtondũ maya nĩ motungata ma gĩbengi na nĩtũrona nĩ ararĩria andũ hihi aramahe motaro megiĩ kĩmbeca, hihi na wĩigi mbia.

Nĩ tũrona andũ erĩ haha, mũthuri na mũtũmia arĩa nĩ maroneka hihi meetereire kũheana ciugo ciao kana hihi kũũrio ciũria. Nĩ maroneka nĩ andũ mena ũhoro, nĩ andũ moohĩgĩrĩire thĩiniĩ wa maũndũ hihi matigarĩte, matiganĩte hihi megiĩ kĩbengi, megiĩ wonjoria na maũndũ ta mau.

Haha nĩ tũrona nĩ igongona hihi rĩharĩrĩirio nĩ andũ matiganĩte, na nĩmaroneka nĩ andũ megiĩ ũcenjania wa mbeca hihi kũhetũkĩra bengi na maũndũ ta mau. Nĩmaroneka nĩ makobi marahũra, ũguo nĩ ũndũ mwerũ ũrarugũrio haha.

Aya nĩ atongoria hihi marakĩneana ceki, nĩ atongoria tũrona nĩ atongoria a bũrũri mathurĩtwo nĩ andũ kana amwe nĩ a kuma honge cia thirikari ciĩgiĩ kĩmbia. Nĩtũrona hau nĩ ceki ya birioni ĩmwe na makĩria ma mbeca ingĩ igũrũ, na iraheo hihi mũthuri ũyũ kana mũtumia ũyũ ũrakĩamũkĩra.

Hũthagĩraa, niĩ nĩgetha hote gũkinyĩra rũhonge rwa ũngania wa magoti hũthagĩraa, thimũ yakwa kaingĩ na kaingĩ, na hihi hĩndĩ-ĩrĩa thimũ yakwa ĩtarakĩruta wĩra, nĩthiaga kũrĩa ingĩona ũtungata ũcio na ngahũthĩra macini ciao. Hihi moritũ marĩa ngoranĩte namo nĩatĩ kaingĩ na kaingĩ no gũkorwo gũtarĩ thitima hĩndĩ ĩyo ndĩrenda kũhũthĩra ũtungata ũcio.